Ka ng’ato ooro pesa e namba mok owinjore, ogoche ne jo Safaricom kata onya docho ne ng'atno mond oduokne pesa. Kata kogoche ne jo Safaricom, Jo Safaricom nya duokone pesa ne no, kata jo safaricom nya gocho ne ng'at mo orne pesa mok onego orne ti duokone.

abogero choo, aboyao ohala, ohala mar uso kata rech, uso cham, abo pitho, abo pidho gikmoko kaka oganda, oduma kasto koseloth maber motwi monyak maber, anya uso gi, atero gi e chiro mondo ayud pesa ma achak anyieo go gik ma, gik moko kaka, anyagedo.

Miyo mapek onego bed oni dhie clinic e kinde ma pod opek no newach laktar onego ng'i kaka nyathi ntie e iye to bende nyaka ng'i kaka ka en gi tuo moramora e dende. Ing’yo ka en gi malaria kata ichuoye sindan mar tetanus timiye nyaka buk mar Nyathi gi yedhe monego omuony, yedhe ma mede remo.

E picha ni, aneno Raila Amollo Odinga kod Ruto, Ruto maen jatend mar piny mar Kenya. Ruto osekelo meandeleo mang'eny to ji be okdware en mana ni koro en jatelo mar piny mar Kenya. Raila Amolo Odinga to ji ohero newach enbe ohero ji to osetiyo tije mang’eny e piny mar kenya kae. Okelo gik mang’eny.

Tijni nigi nengo niwach a olemo onyak maber to tero gi e chiro tio uso gi to jal mausogi no nyalo yudo pesa. Kata en olemo gi onyalo chamo kata onyalo uso ne jogweng, jogweng nyalo uso go gik, nya chamo, dhi kata usogi e chiro

Wer mongere e aluorana en Musa Jakadala mosewero hera remo kata nde tunde kasto moro en Prince Inda mosegolo wende mangeny. Prince Inda ongere, ongere ahinya e piny tee. Prince Inda osegolo wer mar jamiriambo, mama watoto, osegolo were mar juogi. En ngat moro ma wende ge ongere, kasto moro en Emma Jalamo. Emma Jalamo osegolo wer mar e piny ka kik icha wadu kasto to moro en Happy birthday mama

Kae aneno ka laktar gi miyo monindo e otanda to chal ni en miyo mapek mobiro mondo ongine kaka nyathi nie iye kata kaka nyathi obet e iye, kata ni nyathi dhi bet wuoy kata nyako. taneno ka laktar siemo ne to ongiyo, eeh.

Jower adek en mane osenindo Florence Robert, Jakadala ,Prince indah. Prince indah en jawer mosegolo wende mangeny ahinya kendo ongere kuonde mangeny. Osedhi nyaka e pinje maoko, tosegolo wende mangeny ahinya. Kasto moro be en Emma Jalamo, Emma jalamo bongere, osegolo wend emangeny kaka happy birthday mama, e piny ka kik icha wadu. Jakadala be ongere, osegolo wend emangeny, mmh

kwanyiso nyasi mag nyombo machon gi masani, gipogore ahinya, nyasi ar nyombo machon nok en kaka masani nikech sani ng'ato nyalo nyombo kata gi diel ariyo gi dhok ariyo to chon ng'ato ni nyalo nyuom kata go dho piero ariyo, tinde piny masani olokore, nyombo okelo gik mang'eny e gwengwa sana ji jkelo mor kelo riwruok kelo ji mondo oriwre mondo gimor kanyakla ei..

Gini itiyogo kipimogo ng'ato manigi tuwo skari kata kaka ng'ato ka nigi tuwo e dende. Ng'at matiyo gi gini nyaka bedni en ng'at moro mosomo tiyo gi gini. Ong'eyo tiyogo maber kendo ong'eyo range maber.

Dhi e pim kinde ma miyo pek ber nikech niya, konye mondo onge tuwo manitie e dende, mondo samodhi konyore, laktar dhi .Samodhi konyre, idhi geng' mondo nyathi monywolono kik yud tuwono. Ng'ato nyabet gi tuwo ayaki, koro kofweny chon to nyathi modhi nyuolono ok dhi bet go. Kasto be, kosekonyre, ber kodhi e klinik newach nyathi nyakachuwo sindande mondo ong'e kuma shida nitie.

Tijni nigi pesa sana, ng'at matiyo tijni nyaka bedni en nga't moro ma ong'eyo faida moyudo kuom tijni, en tich mar pitho. Pitho ng'ato nya pidho kabej, nyapidho alot, nyapidho nyanya, nyapidho kitungu mond oyud pesa. Tijni ka olemo mipidho onyak maber tinya tero e chiro mondo iusi iyud faida.

Kaponi adiyo namba marach magochone ngat mane okonego agochne, anyalo nyiso ngat magochone no ni mos odire na ki makosa kata anya nyise ni oporena nakia to angeni kakak, ange kaka odhi

Tijni en tich moro ma gini inya ti go trakta. Inya ti go kuom puro podho ma miyo ka in gi puodho maduong' tinya puro go, inya puro gi trakta. Trakta miyo tich bet mayot ahinya. Ng'ato nya puro puodho te e odiechieng' achiel to puodho no nyabedo puodho moro maduong', puodho mar pidho majan.

Tijni en tich mar uso chak kata ngato nya nyiedho chak toketo e kubni kaito odhi to ouso, owuotho go kata onya tiyo gi peng ka oluoro go e gweng to ouso .Tijni en tich moro mapek ahinya nikech odwaro ngat moro ma ongeyo wuoyo gi jii ka uso

Olemoni ng'ato nyalo chamo ka, kosegolo e puodho to olwoko maler gi pi to okawo pala to opoko go opotlego kata ng'ato nyachame gi potlegego niwach olemoni potlegego e mitne to gimanitie iye no ok cham. Iwito. Mano kodhi mantie e iye. Ng'ato ok nyal chamo kodhi. Kodhi ok cham. Ochamo mana potlegego. Jok moko to ok ohero newach kech negi.

Tijni en tich mar pidho diel. Ng'at ma pidho diel en ng'at ma nyaka bedni en gi saa moritogo diel. Odhi nitie saa motwe diel, saa momiyo diel chiemo, saa momiyo diel pi, kasto be nyaka obed gi ot madiel ninde nikech ok nyal nindo oko niwach ondiek nyalo biro to buogo diel, to diel ringo lal kata jakuo nyalo biro to kwalo diel. Nyaka obed ng'at moro ma nigi ot ma ogero ne diel. Kasto be obed ni omiyo diel pi e saa ma owinjore, omiyo diel chiemo samowinjore to otueye kuma lum nitie mondo diel ocham, kata kuma achak nitie mondo diel oyud ocham.

Gini inya tigo kuom kuoyo pii, kuoyo yath. Inya kuo go pii e puodho ka en puodho moro maduong cha to ngato ok nyal wuotho gi kikombe ka kiro ne cham pii nyaka otii gi pipe go ka okiro pii mondo omiye tich mayot. Kaito be gini inya tii go e kiro yath ne olemo ma ngato opidho mondo omiye tich mayot, mmm

Tijni nikod nengo niwach jal, ka onyietho tonyiedho chak mangeny onya tero e chiro to ouso ne jii to kotero e chiro to nya miye pesa kata onya tiyo gi chak koloso, koloso, onya loso chak toloso go chak mar apuoya touso ne jii mana e aluora ne kata onya loso gik mangeny to ouso ne jii

Aneno ka jogi puro, gipuro to be gidoyo. Chalni ne osepithi to chalni ne gipidho alot. Kumoro kucho gipidho kitungu to aneno yiend rabolo. Tijni en tich moro ma, mae amali. Chal ni gigo ne ng'ato amali gipuro ne ng'ato puothe.

Gima timore kae aneno ka tractor puro puodho. Puodho puodho madongo dongo ipuroga gi tractor. Kata ka ng'ato opidho majan e puothe, ipuro gi tractor niwach dhano ok nyal puro puodho no. Dhano ol koro puodho madongo dongo kaka mipidho majan, alot, cham ipuro gi , cham gi alot ipuro gi tractor niwach dhano kopuro to nyalo ol. tractor koro pure piyo piyo to tieke mm.